Ore wuejitin naarieki enkare tenkop aang na ketii kumok sii kake eetae ntokitin nayieuni pilo aar enkare ashu ropiyani nilak peyie kiruusuni tijinga atua enaduo wueji natii enkare pilo atumoki ataara enkare ore si ropiyani nalaki na kitegemea wesaa nilobaar enkare tanaa keedo esaa nilobaar enkaar na lekumok ropiyani nila k kake tana kedorop esaa na kutik iropiyiani nilak nimpangu inakata indipa ataara enkkare tenebo na niakikishae ajo iyolo ataara enkare metaa mepuo nkera kutitik aar enkare openy peyie melo ake neya enkare naduo kera.

Ee eetae ngolikinot naimaa laramatak tenipangie endaa enye aya osokoni leboo ore entoki edukuya nakesapuki garama ore ake peipangie laramatak endaa enye ashu nkishu enye neaku kekumok mpisai nalak ninche petumokibaitabae enaduo daa ashu nkishu osokoni ore entoki eare na keetae cheriani natipika serkali loshon na ambaka peaku keata orusa oishoo ninche serkali peyie ipangie ngishu enye ashu ndakini enye aya osokoni leil boo neaku ambaka netum orusa tolosho lenye nitoki atumborusa toloshu logira aya enaduo daa amu nakata etumoki atimir ndakin enye tesidai neanu nona golikinot taa eimaa laramatak teneipangie endaa.

ore eniko ilairemok peyie iboyo enkikonyaroto oo ichambai lenye, naa kidim anototo neyiolouno too nkoitoi naa pasha , aa keng'as niche aatumo maate neyakikisha ajo kila obo lenye neeta title deed ashu entoki naitodolu ajo ore ele shamba naa olenye naa kishoro amu ore pee eku keeta oltung'ani title deed olchamba lenye nemetumokini aikonyai tenkaraki etaa naa kibala ajo enenye apa ine weji , neyiolouno niche ilairemok meetaa eyiolo oltung'ani ajo eng'ae ibung'are olchamba lenye peyie etumoki sii ninche ateretokinoto tenelotu erishata najo likae tung'ani aikonyaa ee olchamba lelikae neeku sidai oleng' teneyiolouno , amu keret naa niche teneyiolouno enaa ilairemok loo ilchambai.

ore ilarabali ooyau olchamba naa kumok oleng' tolosho lekenya neetae tenkaraki etu etum iltung'anak eyilounoto ajo ore olchamba naa title deed tiniyata kake ore entoki naidim sirkali ataasa peyie eyakikisha meetae kulo arabali , nedung' enkop esidai nishori kila oltung'ani enaduoo ardasi enye title deed peyie itodolu ina inchere ore ele shamba naa olenye enare sii nenyikaki serikali eemu iltung'anak loitasheki esiai oolchambai , nejing'aki lelo arabali peyie etumoki aatirish iltung'anak tenkoitoi naishaa, nepik eyiolou noto inchere nepik kila oltung'ani enetii esipata ayiolou enetii olchamba lenye aashu ene baki olaaduu shamba lenye.

ore ilairemok lemanya emanyisho nemeshata aitobiraki naa ketii emanyisho enye batisho , ore igolikinot naidim lelo aremok aimai tenkaraki nena manyisho enye nemeshata esidai naa idimi aatupuroi aatupuroi idakikin enye amu tenekesisho lelo airemok, naa kifaa nisuduoo idaki enye too manyishon sidan kake ore pee eeku etu etm emanyisho sidai napik idaki enye naa kelelek pee epurori , ore enkae naa elelek ing'iala enaduo daa olairemok , ore enkae amu ore tenepiki edaa eweji nemeshata esidai naa iidim ing'uesi aatijing' aing'iala eedim sii kulietokikitin naijio idero ,ilkurt ashu inkulie tokikitin ake atijing atua enaduoo manyisho natii edaa.

Ore ilairemok kutitik ashu ilairemok oota ilchambai kutitik, neidim anototo anotito ereteto esheria eimu sirkali, ah tonkoitoii napaasha. Amu ore lelo airemok kutitik erishata pookin naji matejo naatai orkesi, naa ifaa nejing'u sheria ashu ifaa nepik serkali ibarakinot naitasheki ashu narrip ilairemok kutitik tenkata orkesi. Pa ore pee epuo lelo airemok kutitik enkata pookin orkesi oje, ning'urari enaduo sheria natipika sirkali, netumokini atayiolito enajo sheria. Na ore eimu nena sheriani napik sirkali, netum lelo airemok kutitik sininche ereteto ah toladuo kesi, nemironyi sininche ayapaki enkutisho enye. Neeku sheria naidim atareto.

Ore lchambai oikomboai na kinyel eramatare amu ore enedukuya nemeingor oltungani oikomboa olchamba anabkelemye ilo shamba arashu meramat polepole ilo shamba ana olenye ilobshamba kitodoli. Nepik ilo shamba batisho na eidim ninye ina kulukuoni ainyalai neaku ore lchambai oikomboai na kepik eramatare eitanyamal tenkaraki akidim ninye oltungani aikomboa ewoi sapuk ore olchamba otii likae tunganak peramatie nkishu enye na mekute etumoki ataramatishore tenkaraki eikomboa likae tungani neaku ore loloshambai opuoi aikomboa mitokini aitumia ana duo enayieu olopeny nitumia.

ore eniko emurua arashu serikali peyie eret itung'anak pee mitoki aata enchangar oolchambai naa enare neng'asi airorie iltung'anak kuhusu entoroni aa ashu asara naidim enchangar ayaki iltung'anak lemurua nabo , ore peyie idipi aiteng'ena entoroni enchangar nitoki serikali ayau ilopisaani lenyanak loo ilchambai aadung' inakop enaa enaishaa nelikini kilamutu ashuu kila oltung'ani, enebaki olchamba lenye neeunokini ibikoli pee eutu ina ajo ineweji ebaki iloshamba nishori ilo tung'ani title deed ilo shamba , metaa eyiolo pooki ng'ae enebaki olchamba lenye nemetii enchangar tengaraki netayioito sirkali enebaki olchamba lenye.

ore olchamba lolopeny olchamba loo ilkumok neeta tofauti, ore tofauti edukuya naa ore olchamba lolopeny naa kidim oltung'ani obo ategelu eni taas oladuo shamba , kidim ategelu tenaa kemir oladuoo shamba, tenaa keramatishore , tenaa kirem apik edaa ,tenaa kemir kake ore olchamba loo ilkumok naa ampaka netoni iltung'anak kumok neyiolou enitaas ilo shamba ,negelu sii oltung'ani obo onap enaaduoo title eilo shamba nemeeta sii oltung'ani oidim atimira meyiolo ilkulikae, naa ore sii peelo neramatishore ashu nepik edaa naa mpaka peyie eng'as aliki ilkulikae neeku ore tofauti naa miidim ataramatishore olchamba loo ilkumok meyiolo ilkulikai ore olino naa idim aitasa eniyieu esaa naa pooki niyieu nintaas.

ore faida naata titol tolaramatani eeta faida amu ore enedukuya naa ekeisho olaramatani akikisho chere ore ele shamba ogira ninye aramatishore naa olenye ore pee eisho hakikisho naa keisho ina toki ninye metudumu eruruata aramatishore oladuo shamba lenye teneyieu nepik inkishu enyanak nepik teneyieu sii neun edaa neun amu enoto naa eyiolou noto ajo ore oladuo shamba naa kitaas enayieu ,amu olenye ore enkae naa kibooyo titol olarabal loo ilchambai arashu enchangar oolchambai amu eyiolou pooki ng'ae ajo iyata ena titolnaa esipa ajo ore eneyieji ashu olchamba loje naa olino, amu etaa naa kichooki titol neeku ibooyo titol ilarabali, niboyo enchangar aaniko siiolsramatani metaramata olchamba lenye amu enoto eyiolou noto ajo olenye oladuo shamba nemeurini neeku kaitas enayieu.

Ore olchampa loorkumok yioloti oleng anaa cominion land naa keeta nyamalitin kumok. amu metumoki oltungani atatamatishore entoki nayaki faida, aa ore naaji tenkitanyaanyukoto. naa metumoki oltungani aatesheta enkaji tolchampa oji oloorkumok ashu ole community amu ore naa ilo shampa neme olino neeku mintaas ntokitin nikiyaki iyie faida. neeku mpaka pee etoni lelo tunganak leina murua, neor oladuo shampa pee etumoki oltungani ataasa esajata eney enayieu. neeku ore olchampa le communion naa eeta enyamali amu, meeta enintaas meyiolo ilkumok. tenkaraki ime naa olino ake openy. neeku mpaka peeyiolo iladuoo tunganak, kumok enagiraa aasa teilo shampa. amu inakata ake enyorakini taasa Ina sii ninye iyie. neeku, sidai teneeku olchampa oltungani obo, alang' teneeku oloorkumok.

Ee ainepua nanu iyekenyi enyita edaa nauno, tolchampa. ore, Ina siai naa Toronto oleng amu ore yekenyi naa keidim aaingiala ilpaek otii olchampa neing'ial amu ore peeking iyekenyi oladuo shamba, nenepu irpaek mpaka ninye ileton eitu eku esidai, neiteru aagelu neing'ial nemeitoki oladuoo paek aisho esidai, nemeitoki aaku, netoyu irkulikae, tenkaraki ore enaduoo gilata natigila, oyekenyi, neing'iala lelo paek, metaa mebau enkare sidai. neeku Mwisho iladuok paek esidai. nemeekure etum oladuoo aramatani edaa anaa enayieu. nemeekure etum enaduoo faida. nayieu ninye Tenkaraki idipa oladuoo yekenyi atijing'a neing'ial, neyau asara Torono. naa risk Ina laramatak pee mitoki aunisho amu kegol tauja neeku sidai Oleng tenepiki barakinot sidan, pee iboori ejingata oyekenyi pee meitoki ajing oladuoo shampai.

Ore esidano omashinini naidim aidong'o nkiri te bushari, naa eeta nena mashinini amu ore nena mashinini neeta faida tenkaraki idim aidong'o iloik. Idim atudung'dung'o metaa mintoki aar enkalem teniyieu nidung' aladuo oito. Ore enkae, naa ore nena mashinini nadung'ieki nkirik, naidim aidong'ie pitumoki atimiraki loshi tung'anak oyier noshi tokiting naji smoky. Ore peeku idong' inkiri nitum enkae sokoni metaa menkiri ake imir kake imiraki sininche ampaka iltung'anak oyier smoky. Neponari faida enye tenkaraki etaa ore lelo tung'anak sininche oyier nepuo amir smoky, netaa iyie inyang' tenkaraki kisaidia naduo mashini naidong' inkiri metaa idong' nena kiri, nitumoki siyie aitaasa ai. Neeku eretisho nena mashinini naleng', naa sidai teneyiolou iloopeny bushari, peyie epuo sininche ainyang'u.

Ee ore temurua na keetae ntasati nareu irpikipiki kake kekutik ore paa kutuk neetae sababuni napaasha amu ore endukuya ore esiai ereware orpikipiki na enorpayiani ake neaku engasivaatum endamunoto nchere menare nerew ntasati irpikipiki ore paa kutik ore oltukutuk neyieu enkariano sapuk na ijo irpayiani duo naji enkariano naewuo o neyieu nitengeni sinye ntasati nchere ore erewata oltukutuki nemenorpayiani ake amu ore peitengeni nibelekeny sinye ndamunot enye akeaku keyiolou aterew na ore ake peyiolou ajo ketayioloto aterew niteru sininche taata adumunye ningurari tenerew ninche aitau mpisai eimu enasiai orpikipiki neaku keyieu nitengeni ntasati.

Ore technology na idimbatareto serkali tonkoitoi napaasha petumoki aputa naashuki ore enkoitoi edukuya naibung technology atareto serkali na kengasi aliki ormushara le poki tonguani oashisho tolosho le Kenya nitoki aliki anaiko ashu eneba naiffaapelak ashu neshuk oladuo tungani nitoki si aliki eneba nashukie kila enkampuni olosho le kenya ore peyie itobiraa serkali kunatmropiyani nashuku ltunganak tonkampunini pookin olosho le kenya netumbenkiputakino okuna tokitin nayiau neas neshetaki ltunganak lenye sukul sokonini onkulie tokitin naitobir serkali kebore technology serkali oleng nqshukieki nona pisai.

Ore eninko peyie iiger enkarna ino tolbuku oji ole KUCCP naa ime pooki ng'ae oidim aigero enkarna enye teilo tururur, kake ore enkerai pookin naidipa enkilasi yionguan te sekondari tolosho le Kenya, neidim aigero kewon, neeta nkoitoi naasuj ilo tungani pee etumoki aigero enkarna enye, teilo tururur oji ole KUCCP ore ene dukuya naa elo ilo tungani cyber nejing aa esimu enkoitoi e internet portal eimu enkoitoi e KUCCP. ore peyie ejing portal eilo tururur, oji ole KUCCP aa nei register kewon nelimu enkata apa nataasa entemata oo nkilasini isiet, nitoki alimu enkata nataasa entemata oonkilasini onguan. nelimu eneyieu nelo aisumare, neliki sirkali course nayieu ninye nelo aas. ore pee eidip ataasa nejia nelak shilingi elfu moja mia tano neidipayu taa taata.

Ore IEBC naa olturur oitasheki enkukuo tolosho le kenya. neesishore technology aa tenkaraki peeyiolou eneba iltunganak oosh enkukuo. kake ore technology edukuya naasishore olturur le IEBC naa engas aasishore technology nangas ai register iltunganak pookin oota nkipandeni. oitabaotie ilarin tomon oisiet. ore pee idipi ataasishore, nitoki abol enkae, naa ninye taa naiken inkurai pookin oolakeshak pookin oogira aingoru ilorikan le sirkali. ore peyie eidipi atoosh enkukuo, aa nepuo ilo tururur aatoni neesishore enaduoo technology enye, neiken oladuoo tunganak otoosho enkukuo. neyiolou olakeshani oishinda, tolorika oje. neeku itumia IEBC technology naleng peetumoki aatayiolito oltungani oishinda tenaduoo kukuo natooshoki.